Kararan mising koroi amu yoimoche ial tuguk chemomito taoningung, komuch ichut kityo simoingung ak ial tuguchoto ak kiyogun tuguchoto ako taoninoto legitenen inyendet mising.

Inome simoingung ak ichil bokol ak ikany korir akoi konam chito nebo customer care, ileji momito nertwok kokwonotongwong, koro kole tos kakichopto nee nertwork eng yoto.

Mito chepyosok che kitebso ngony, toku kole chepyosochoto ko aldoik, amu kitebso nguny ako mito tuguk che aldoi che terter, eng tuguk chekaro ko tugun cheu mbonik, mi pilopilik, mi ndisik ak tuguk alak chechang, kora komi biiko chi kitononio toku kole kastomaek che kabwa nyokwalis eng soket.

Mi murenik oengu chi kitononyo, akinam lolonik chi kikisir kele Naivas, toku kole murenichu oeng ko biik koche oe kazi eng supermarket inito kikure Naivas, ako mito koyoe promotion.

Bo kamanut moswoknatet amu konyoei iyoei boishet en oret nenyum nyum ako makoi iboishe rabishek chechang

Eng tai ibirchini chichoto bo information technology konyo ofisingung ndait iarorchi imwochi ilechi, tos nee nekayayak simayae komie nertwok eng ofisinoto ngung?.

Lakochu somok kokelach ngoroik ab sukul akotinye lolonik en batet koboru kole bendi kecheng somanet eng sukul

Koroi kekure sim card Nebo Safaricom akimuch irejistan ak kipandet nengung asiboishe ipire simet ak kayoktoet ab chepkondok eng MPESA

Kastoma, kaalde chego tugul chebo Brookside lakini atinye chegoab Dairy Milk ak atinye chebo KCC. Al rainini chebo Dairy Milk anan ko chebo KCC amun kerge ak choton bo Brookside. Lakini ngoite karon kokaibu choto bo Brookside inyeip choto.

Mutyo mising cusomer. Kimaaro ale surot kweyonotok aaldoun. Sasa kanyawalun kweyet ne kararan amu makiyoni kewekta rabisiek ko kakoiib kastomayat kweyet.

Much iboishe simoit ibirchi chito ne mache konyo kongung nyo koyoun boisionikuk, kora komuch iboisie simoit ii, yo iyoktochini chito ne kakoyoun boisionik rabiisiek amun iboisie oret nebo M-pesa.

Eng tai kotounee olekitoche biik eng siptali. Ndaiit koteeb kole taune ano, kelech kwo nyokorijistan SHA.Kwo ole mi biik cherijistani SHA.Ndarok kerijistani, kwo nyikoro anyun daktari.

Ndo keialde tukuk guuk chebo mungaret tii iib chepkondo guuk chokipo tai iyaten mungaret ak inyoiweki ilrn tukuk alak chebo mungaret ko rabishe guuk chompo barak iih iib nyoinde benkit nguung.

rarakik che cham anyoruu ko cham andei boxit ne kyaal nebaa rarakik ko ndakobek kenyit abut boxit notok aiit rabishek chotok aroo ko tos imech kyalee amitwagigik nebaa kenyit nelel kocham tarita mising rarakik chotok

Koroi ko cham kobo kamanut amun cham keboisien kelipanen tuguk che keal eng duket anan ko agot supamaketit ii, ago koroi kocham koba kamanut amun ii ngiboisie kocham komatile ii chepkonda age tugul

Kikotoret biik chechang bankitab simet amun ngonde chito chepkondok bankitab simet komaraisi kechore. Ara aleni neranik kopaishen bankit noto bo simet asia kichore rapishek kwai.

Koroi ko simkadit nebo Airtel ako kararan mising koroi amu yo iboishie koibe chepkondok che ngering mising, ako akot ngimoche ingalal ak chito nebo koroitab Safaricom ii, komuch ingalal eng beit ne kararan.

Toretin inai kitinye koroito nda kometinye korot age tugu eng bortongung akomi korotwek che ngoshipinai ile itinye komuch kinya, ko ngomashipinai komako nyaaksei korotwek choto.

Toretin inai kitinye koroito anan kometinye korot age tugul, akomi korotwek che ngo sipinai ile itinye komuch kinya, ngo komasipinai komakonyaaksot korotwek choto.

Pendi biikab kokwenyuun sipitai eng betusiek che terter ak konyil chechang amun korotwekab biiko kobwani eng saishek chema karkei ako saishek che terter.

Eeeh awendi pokochekena daktari kila eng araek loo, koton ngotos mi korot age tugul nemi bortonyuun. Sait age awendi akot akeere daktari chebo keelek.

Mitei akilit nekanyoru akobo korotwek chebo kila, korotwek cheu chebo cancer, korotwek cheu chebo kolany karotik barak, korotwek chebo sukaruk ako korotwek chuto koibu um atepto tukche kakitepte.

Bo kamanut mising iwe sipitali imanakat amun ngiwe yundo ketonun ngomi komnyee lakwengung eng moet, kora ngitinye koroito nebo UKIMWI ketoretin kekonin kerichek che lugui simatun isich lakwet ne tindoi koroiyoto.

Kotomo kesich lakwet konyolu kwo siginde nemanakat sipitali konyokebiman korotwek tukuk chetos inamda lakwet komii moet kokokesich lakwanoton kebimoni lakwet kotos kakinamda korotwek alektukul.

Kotomo kesich lakwet konyolu kwo sigindet ne managat sibitali konyo kepiman korotwek tugul che tos inamta lakwet komi moet ako kokakesich lakwanoto kepimone lakwet ngo tos kakinamta korotwek alak tugul.

Acha mayoni ale kotomo kesich lakwet ko kararan kosir ko kakesich lakwet amu ko kakesich lakwet koyoo boiboiyet mising ako kora ko kakesich lakwet ingen ile itinyei lakwet ako lakwet ne sobot.